Era ena baye ene tipat oleng' amu kore eunoto o impuka toolchambai tena oitoi naa kesupat oleng', nera sii ene tipat. Keretu ena unoto o mpuka, biotisho o mbulunore o sukuma aitobiraki. Kore sii nkai, kedoyo emoyian teneduaki naaji netum impoka, tena unoto. Kera sii aitoki ene tipat amu kelelek empikata e nkare tena oitoi. Nelelek sii aitoki nkitayunoto endetie tanaa sii aa nkaitubulu kunini kunini tanaa sukuma, taneuni tena oitoi.